Ndaikia maitho ngona aya nĩ ambunge, na ndarora wega ngona mũmbunge wa Mũranga Ndĩndĩ Nyoro, mabata maandũ aya, nĩgũthodeka mawatho na kũrũgamĩrĩra andũ arĩa mamathurire mbunge-inĩ. Rĩngĩ, aya no o marehaga mathĩna ma andũ arĩa mamathurĩte kuuma kauntĩ ĩria maumĩte.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ nĩ ũteithagia mũrĩmi gũcemania na arĩmi angĩ online. ũgateithia mũrĩmi kũ advertise kĩrĩa mĩmera yake, ũgateithia mũrĩmi kũoya rũni rwa gwĩkũria o kahora, ĩĩ ona rũgateithia mũrĩmi, ĩni arĩmi enyewe makamenyana, gũthomithia arĩmi, makamenya ũrĩa mabatiĩ kũrora mĩmera yao. Orĩngĩ arĩmi nĩ ũhotaga gũkora kambuni haha na cikamenderia ndawa, ndawa cia mĩmera yao.

Gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩrĩa giteithagia andũ kuoya ibandĩ. Na kuoya ibandĩ gũteithagia mundũ kuoya resposibiliti yake rĩrĩa akinyia mĩaka ikũmi na ĩnana. Toguo rĩrĩa mũndũ akinyia miaka ikũmi na inana ĩ , gĩkundi nĩ gĩgũteithagia kuoya gĩbandĩ. Na woya gĩbandĩ ũgakorwo wi mũigĩrĩrĩki, kana ũgatuĩka muigĩrĩrĩki wa maũndũ marĩa ureka. So toguo mũndu oya gĩbandi ni gĩteithagia mũndũ, nĩ gĩteithagia waganu ndũgathiĩ na mbere itũra-inĩ. Toguo gũgatuĩka kugĩe na thayũ kaundũ. Orĩngi rũhonge rũrũ ni rũteithagia kinya kũmenya Kenya kwĩna andũ aigana andĩke mawĩra, tondũ ũgĩthiĩ wĩra no nginya wĩtio gibandĩ. Toguo gĩbandĩ nĩ kĩndũ kĩmwe, rũhonge rũrũ nĩ rwega tondũ ni ruteithagia kumenya nĩ andũ aigana agima me Kenya.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ twanĩkaga kahũa riũa-inĩ tũgakahũrahũra tũgĩtũmĩra moko ke mĩnanda-inĩ twakahũrahũra oo twakahũrahũra gagaita maĩ gwakinya hwa-inĩ tũgakahumbĩka na iratathi rĩa naironi nĩgetha gwoka mbura gatigacokie maĩ, ũrĩa karathiĩ, o mũthanya, o rũciinĩ rũrũ rũngĩ tũgakanũra, twakanũra tũgakahũrahũra n moko tũgagatandaiya mĩnanda-inĩ weeega arabu hwa-inĩ tũgageka ũguo nginya rĩrĩa gakoma, gwĩ kahũa nĩ kũrĩ grade , grade ĩrĩa ya mbere ĩtagwo grade A ĩtagwo grade A na grade B, grade A nĩyo ĩnyuagwo, nĩyo ĩkoragwo mũno mũno ĩna goro

Kĩndũ kĩa mbere karũgano ngũmũhe nĩ gakũmena andũ aya. Andũ aya nĩ gabira imwe ciĩtagwo mathai, na aya ici gabira nĩ cikoragwo gabira citekũiguana na andũ mũno, mũno mũno makoragwo metĩkĩtie hĩndĩ ya solve maũndũ ma mao ta conflict ma solve aga na mbara. Ta karũgano kangĩ ndĩronete haha social media mathai makarega kũiguana na mũgũri na akaruta mũtĩ na akamũhũra. Karũgano kaũndũ kau nĩgatũmire mene rũrĩrĩ rũrũ so koguo rũrĩrĩ rũrũ niĩ karũgano kau nĩho ingĩmũhe karĩa gatũmire ndĩrũmene kũhũrana mbara handũ ha gũikara thĩ andũ marĩe.

Arĩmi arĩa mena mĩgũnda mĩnene, mabatie magaitĩrĩria mĩgũnda yao gũtũmĩra kajeti getagwo jets karĩa gathiũrũrũkaga gagĩikagia maĩ kũndũ kũrĩa mũno. Through gwĩka ũguo nĩ gũteithagia gũ save kũhonokia mbia iria mangĩatũmĩra kĩrĩa mũndũ aitĩrĩria na guoko na moko,o rĩngĩ arĩmi acio no moe mĩbaibũ matũre tũrima tũnini tũgaitagĩrĩria tũmaĩ o itata itata.ĩo nĩyo twĩtaga drip irrigation. ĩni.

Ndona ũũ nĩnyonaga, ndona ũndũ ta ũyũ nĩ nyonaga ruo rwĩna ciana-inĩ, nĩ kuona ciana cia rika rĩao cihikĩtio tene, na ndona ũndũ ũyũ nĩ nyonaga ciana ici ciĩ na wendo wa gũthoma na kũrũirĩra haki ciao, cikamenya atĩ, kũhika kũhika kũhika, ihiko cia tene citirĩ na bata mũno ta mathomo right now Toguo ciana ici, ndona ciana ici nĩ njiguaga ndakena mũno na ngona ciĩ na rũcio rũnene mũno tondũ thaa ici mararũĩrĩra rũciũ rwao.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno nĩ kĩndũ kĩmwe ngũtarĩria andũ aingĩ matangĩhota kuelewa kĩndũ kĩa mbere andũ aya nĩ ahũri a ndarama mainaga nyĩmbo cia ũndũire na drum ici na ndarama ici ta thaa ici no nginya ciikio mwaka-inĩ cigĩe, cigĩe ũrugarĩ, rĩrĩa ciagĩa ũrugarĩ ĩĩ wahũra ndarama nĩhotaga kũigũĩka ĩkĩrĩra na rĩrĩa wa mĩhũra ĩtarĩ ĩtarĩ ĩraikio kaũrugarĩ-inĩ kana itarĩ ĩraikio riũa-inĩ handũ kaũrugarĩ-inĩ nĩ ũkoraga atĩ drum ĩyo ndĩrarĩra ũrĩa ĩbatie kũrĩra, na nĩkĩo mamĩigĩte haha ũguo hena ndogo maka, cigĩe kaũrugarĩ ndarama icio cigĩe kaũrugarĩ nĩgetha macihũre ciguĩke na cirĩre ũrĩa cibatie kũrĩra.

Ndona kĩndũ ta gĩkĩ kĩ, menyaga nĩ kĩndũ gĩteithagia mũndũ akĩoya kĩndũ ta good conduct ĩno nĩ rũhonge rũrĩa thirikari ĩigĩte handũ, ũkĩenda kĩndũ, ũkĩenda kĩndũ, ũkĩenda kĩndũ no wone through online gũkĩra gũtinda ũgĩthiĩ harĩa obici-inĩ ciao, so E-Citizen nĩ rũhonge rũmwe rũteithĩtie mũno thirikari-inĩ, na rũgateithia mũno Akenya.

Kĩrĩa kĩrathiĩ haha na mbere nĩ atĩ mũrutwo ũyũ, kwĩ mũrutwo wĩtĩtie roni handũ rwa gũthoma, na etia roni rũrũ rwa gũthoma, akahota gũtũmĩrwo na akona thimũ-inĩ yake through Surepay, na Surepay nĩ nyamũ ĩmwe ĩhotaga student kana kĩrĩa arutwo kũ request roni na gũthiĩ na mbere na gũthoma kana okorwo matirĩ na mbia harĩa macokaga magacokia thutha-inĩ wake.

Ũndũ ũyũ wa mbere nĩ ũteithĩtie mũno andũ, jumia nĩ iteithĩtie mũno andũ gũĩtia indo kĩrĩa, ng'endainĩ na magakũrehera. Bado nĩ mateithagia mũndũ, app ĩno nĩ ĩteithagia mũndũ kũĩga indo ciake hau agacirĩhĩra then agacoka gũciendia nĩ tondũ rũhonge rũrũ nĩ rũcenjetie mũno ũ ũrĩa thikũ cirathiĩ ũgakora ta thaici nĩ rũrahonokia rũrendia indo na bei ĩrĩa ĩbatiĩ kwendia bei ĩmwe ĩraguna mũno customers agũri, ĩraguna mũno agũri, koguo jumia nĩ ĩteithĩtie mũno, mũno, mũno, mũno tondũ nĩrarehe nginya gwaku mũrangoinĩ nduratinda ũgĩthiĩ ndukainĩ.